Mĩciĩ ĩrĩa mĩnene tũkoragwo nayo Kenya, yanjĩrĩirio nĩ Nairobi ũrĩa nĩguo mũciĩ mũnene wa bũrũri wa Kenya, nĩ kũrĩ Mombasa ũrĩa ũkoragwo ũĩkaine nĩ ũndũ wa iria inene rĩa Indian Ocean, rĩkoragwo rĩkĩgucĩrĩria ageni aingĩ mũno kũndũ na kũndũ ona nja wa bũrũri nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa maingĩ maikeno makoragwo mũciĩ-inĩ ũcio oroho gũthoma ũhoro wĩgie ũndũire wa tene wa andũ erĩ. Nĩ kũrĩ Nakuru, Nakuru ĩkoragwo yũĩkaine nĩ ũndũ wa iria inene rĩa Nakuru rĩrĩa rĩkoragwo na nyoni cia gũthama kana Flamingos na andũ nĩ makoragwo magĩthiĩ kwĩyonera mĩikarĩre ona gũthama kwa nyoni icio na ũthaka wacio iriainĩ rĩu, oho nĩ kũrĩ nyamũ ingĩ ikoragwo o kũu, nĩ kũrĩ Eldoret, Eldoret yũĩkaine nĩ ũndũ wa ateng'eri, ateng'eri aingĩ makoragwo maumĩte mwena wa Eldoret na mĩciĩ ingĩ ĩkoragwo ĩrigicĩirie Eldoret. Nĩ kũrĩ Kisumu, Kisumu yũĩkaine nĩ ũndũ wa iria rĩa Kisumu rĩrĩa rĩkoragwo rĩũkaine nĩ ũndũ wa ũtegi wa thamaki oho Kisumu nĩ yũĩkaine nĩ ũndũ wa ũndũire wa ndũrĩrĩ iria cirakaira kũu na ũrĩi wacio wa thamaki.

Ũndũ ũrĩa ũrathiĩ na mbere haha mbica ino nĩ ng'ondũ ĩnyĩtĩtwo nĩ arĩmi kana arorĩ a nyamũ na nĩ nĩkũrengwo ĩrarengwo hooves aah kaingĩ ng'ondũ cikoragwo cikĩrengwo kana nyamũ ĩkoragwo ikĩrengwo hooves nĩ tondũ wa kũgĩrĩrĩria gũkũra gwa cio na njĩra ĩrĩa ĩtagĩrĩire rĩngĩ nĩ ĩkoraga ĩkaneneha mũno na noĩkorwo ĩgĩtihia kana ĩtihie nyamũ iria ingĩ ĩraikara na cio oho ingagwo nĩ tondũ eeh nĩkoragwo no ĩtũme aah ng'ondũ ĩkorwo ĩkĩgĩa na infection na infection ĩyo no ĩkorwo ĩkĩrwaria magũrũ kana no ĩkorwo ĩkĩrwaria ng'ondũ kũogũo na ũrengi wa hooves nĩ ũkoragwo ũgĩteithia ũrĩmi inĩ nĩgũo kũgĩrĩrĩria marimũ kũgĩrĩrĩria aah ng'ondũ kana nyamũ citĩgatihie irĩa ingĩ kana ona cio cienyewe citĩgakorwo ĩgĩtihia.

Ũndũ wa mebere nĩatĩ sector ciothe cia mũingĩ na cia ũrĩmi iria cikoragwo cigĩte gĩko kĩingĩ cikoragwo ciagĩrĩirwo gũtua gĩko kĩu thumu ũrĩa ũtarĩ na ũgwati kũrĩ marĩa matũrigicĩirie na kũrĩ andũ, na makoragwo makĩhingia watho ũyũ na njĩra ya gũtuania thumu kana gũtuania gĩko kĩrĩa marate, kumana na kĩrĩa kĩũru kana kĩrĩa gĩtangĩthĩĩka gũtuĩka thumu. Oho arĩmi nĩmakoragwo mabundithĩtio, kana watho wa kerĩ nĩatĩ arĩmi no nginya makorwo makĩ hakikisha container ciothe iria cikoragwo ciumanĩte na thumu na ndawa cia tũtambi kana iria mangĩkorwo makĩhũthĩra mĩgũnda-inĩ yao, no mate kana no makorwo makĩrogota na kũheana kũrĩ arogoti a gĩko arĩa macokaga magacitwara kambũni-inĩ o icio na container icio cigacoka cikahũthĩka rĩngĩ, na kuoguo arĩmi makoragwo makĩbundithio bata wa gũcunga gũte gĩko kĩũru.

Ũndũ ũrĩa mũnene ũkoragwo ũkĩgirĩrĩria ũheani wa irio na njĩra ya internet, nĩ andũ gũkorwo mategũkinyĩrwo nĩ ũtungata ũyũ, nĩũndũ wa wagi wa thimũ ciĩna internet, tondũ andũ nĩmakoragwo makĩremwo nĩ kũihũria maũndũ marĩa maretio, kana nĩũndũ wa kwaga ũmenyo wa ũrĩa magĩrĩirwo gũĩka. Oho ũgakora kwĩna andũ marahũthĩra njĩra cia ngungo, magakorwo mũciĩ ũmwe ũgakorwo rĩngĩ nĩ waihũria maita makĩria ya rĩmwe, kuoguo ũndũ ta ũyũ ũgatũma gũkorwo na ũnyihu wa arĩa megũkorwo makĩnyita ũtungata ũyũ. Amwe magakorwo makĩheo irio nyingĩ gũkĩra arĩa angĩ nĩũdũ wa kũgerera njĩra cia na thutha. Na, ũndũ ũyũ ũngĩkorwo ũgĩcenjio na njĩra ya kũrogata kana gwĩtia marĩtwa na njĩra ya ĩmwe kwa ĩmwe, nĩũndũ andũ arĩa matarĩ na thimũ ciĩna internet makorwo makĩhota gĩkinyĩrwo nĩ ũtungata ũyũ, na oho aheani makorwo makĩrũmĩrĩra mawatho makũteithia andũ.

Wambere, nĩ wĩyandĩkithia wa andũ arĩa mena yamũ, magakorwo makĩyandĩkithia nyamũ iria menacio, na ũndũ ũyũ nĩ ũgukorwo ũgĩteithia oho kũgitĩrwo na oho kũgitĩra nyamũ icio, na kũgirĩria ona o gũkorwo magĩ magĩtabũrũkĩrio watho, nĩ tondũ makoretwo maigĩte nyamũ icio na njĩra ĩrĩa ĩtagĩrĩire, aa oho gũkorwo na watho wa, wa kũrĩhia arĩa mangĩkorwo makĩ, magĩthiĩ kũguĩma na njĩra cia ngungo iria citetĩkĩorĩtio, kana na njĩra iria ĩ ĩratwĩka yagũthĩnia nyamũ iria cirĩ mai -inĩ, oho ũguĩmi ũrĩa ũtarĩ na gĩbacĩrĩro, tondũ andũ angĩ nĩ makoraguo makĩguĩma nyamũ iria citagĩrĩire, kana na njĩra ya wĩingĩ, na ũndũ ũcio nĩ ũkoragwo ũgĩtũma nyamũ icio cikorwo cikĩhuka, na ũcio tiũndũ mwega, kwoguo nokũgĩe na mawatho na oho andũ makoyagĩrwo ikinya mangĩhota, kana mangĩtuĩka agũkorwo makĩagarara watho ũrĩa wĩigĩtwo wa ũguĩmi.

Wa mbere ni guthondekwo gwa council iria igukorwo igiteithia atongoria aya arutwo gukorwo makigia mueke wa kwaraniria na guthikaniriria na arutwo thukuruini. Na ũndũ uyu ukorwo ugiteithia thiini wa gutua matua maingi kana ngurani maria mangikorwo makihutania na arutwo mari thukuru na maria mangienda gukorwo magithikiririo ni arimu anene. Naundu uyu no ukorwo ugitethia atongoria a arutwo gukorwo magithoma kana makimenya bata wa guthikaniriria na guthinaniriria kwina kihoto na arutwo aria maratongoria

Ngĩthambia indo, indo iria ngoragwo ngĩambĩrĩria nacio nĩ iria ciĩna maguta mũno iria ngoragwo ngĩthambia na maĩ mahiũ. Nyambagia nacio nĩguo ngorwo ngĩciruta maguta wega kũhũthĩra maĩ mahiũ ngacoka ngacikamũra wega na nga hakikisha gũtirĩ ona kĩndũ ona kĩmwe gĩatigwo na maguta ngacoka ngacoka gũthambia iciko iria ndĩcithambagia nacio mwanya, ngacoka ngathambia tũhiũ tũrĩa natuo ndĩtũthambagia na ũbacĩrĩru nĩguo ndigatemwo, na ndĩtũthambagia onatuo mwanya mwanya na kamwe kamwe, ngacoka ngathambia ikombe na indo iria ingĩ kana mĩkebe ĩrĩa ĩngĩ ingĩkorwo ndĩnayo. Ngacoka ngarigĩrĩria na thaburia iria ngoragwo ngĩthambia na waya kana steel wool, na maĩ mahiũ ngacikumutha wega na oho nga hakikisha nĩndacikamũra wega nĩ tondũ waya ĩyo ĩngĩtigwo thaburia-inĩ no ĩkorwo ĩkĩrĩanĩrio na irio iria mũndũ araruga na no ĩkorwo kana ĩ njũru kana ĩrĩ ũgwati thĩinĩ wa mwĩrĩ rĩrĩa ĩkũrĩo.

Wa mbere ingĩenda gũkorwo ngĩbundithia a yuthi na atumia gũkorwo makĩhĩmbĩria ũrĩmi wa kĩrĩu ũrĩa mangĩkorwo magĩka ona matarĩ na mĩgũnda mĩnene ya kũhandĩra indo, no makorwo makĩhũthĩra indo iria marĩ nacio ta makũnia, mĩkebe drams gũkorwo makĩhandĩra irio irĩa mangĩkorwo makĩhũthĩra mũciĩ kana kwendia. Oho no ngorwo ngĩhingũra thukuru ĩrĩa andũ mangĩkorwo magĩthomera kothi cia moko ĩrĩa ĩngĩkorwo ĩkĩmateithia kũhingũrĩra mawĩra kana gũthundũra mawĩra na kwĩgĩra na mbeca ciao, o ho no ngorwo ngĩenda ikundi kana gwetha taranda iria cingĩkorwo cirĩ gĩcaginĩ na andũ arĩa mangĩkorwo marĩ na taranda icio cikorwo cigĩkũrio nacikorwo cigĩtuĩka cia kũmateithia o ona gũteithia arĩa maraikara nao kana ndũrĩrĩ ciao. Oho no nyende a yuthi makorwo makĩhĩmbĩria gĩthomo gĩa komputa kana ndingitto riteracĩ ĩrĩa ĩngĩkorwo ĩkĩmateithia gũkorwo makĩmenya maũndũ ma kompiuta marĩa maraumĩra ihinda kwa ihinda, noho nomakorwo makĩhota gũthundũra maũndũ merũ kana gũkorwo makĩgĩa nginya ũhoti wa kwĩgĩra mawĩra, nĩ tondũ nĩkũrakorwo gũkiumĩra maũndũ merũ ma kompiuta.

Ĩĩ ũndũ ũyũ nĩ ũkoretwo ũrĩ mũritũ nĩ tondũ mũno mũno ayuthi arĩa marĩ ĩcagi-inĩ no makorwo makĩhĩtũkwo nĩ mĩeke ta ĩno, arĩa matarĩ na ũmenyo wa kũhũthĩra mĩtambo ya kĩrĩa ya kompyuta ĩrĩa rĩngĩ mĩeke ta ĩno ĩkoragwo ĩkĩĩhũrĩrio kuo. Koguo no ũkorwo ayuthi aicagi-inĩ kana ayuthi othe makorwo magĩbundithio ũrĩa mangĩhota kwĩihũrĩria kana kwĩyandĩkithia kũheyo mbeca ici cia gwĩkũria. Oho ũndũ ũyũ no ũkorwo ũtũmĩte kana ũhanĩkĩte nĩ tondũ wa ungumania kana andũ arĩa mahetwo wĩigĩrĩrĩki ũyũ wa kũheyana mbeca ici gũkorwo matekũhũthĩra njĩra ya kĩhoto kũheyana mbeca ici kũrĩ ayuthi, koguo ũgakora ayuthi a icigo imwe kana ayuthi amwe nĩo maragunĩka na mbeca ici na arĩa angĩ magakorwo ona matiũĩ kana ona matirĩ magĩa mweke ona ũmwe wa gũkorwo makĩhũthĩra mbeca ta ici. Koguo kũngĩgĩa na kũheyanwo kwa mbeca ici na njĩra ya kĩhoto na ya ũma ayuthi aingĩ kana andũ ethĩ aingĩ no makorwo makĩgunĩka na mbeca ici na oho makorwo magĩkorwo magĩkũria maũndũ -inĩ mao.

Kĩndũ gĩkĩ nĩkĩonekaga gĩcigo gĩakwa na niĩ mwenyewe nĩndĩkĩhũthagĩra ũrugi-inĩ wakwa, nĩ tondũ nĩgĩkoragwo gĩkĩongerera mũcamo, na oho nĩgĩkoragwo kĩrĩ na mũnungo mwega irio-inĩ. Oho nĩkĩhũthĩkaga na indo ingĩ kana nĩkĩtukanagio na indo ingĩ rĩrĩa mũndũ, kana rĩrĩa ingĩkorwo ngĩenda kũruga mũcere wa pilau, cloves nĩkoragwo ĩgĩtukanio na indo iria ingĩ cikoragwo cikĩhũthĩka gũthondeka pilau. Oho ingĩtherũkia kĩndũ gĩkĩ, maĩ mayo ingĩcoka ndĩmanyue nĩmakoragwo magĩteithia ũthĩi mwega wa irio kana digestion, na oho nĩ maĩ mau nĩmakoragwo magĩteithia thĩiniĩ wa ũtheru wa kanua kana oral hygiene, na oho maĩ nĩ mau nĩmakoragwo magĩteithia kana magakorwo magĩkũria ũgima mwega wa mwĩrĩ na nĩyo immune system, ĩgakorwo ĩrĩ na hinya na ĩkahota kũhũrana na mĩrimũ mĩnini ĩrĩa ĩngĩkorwo ĩkĩgĩa mũndũ, ta homa.

Kĩndũ kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere haha, maya nĩ maĩ ma mbera matherũkĩtio na maĩ ma mbera nĩ makoragwo makĩhũthĩka na njĩra nyingĩ mũno rĩrĩa mũndũ aramanyua na me bata thiĩniĩ wa mwĩrĩ tondũ nĩmakoragwo makĩhũthĩka ta ndawa ya kũnina ruo rĩrĩa mũndũ ena ruo o ruothe no atherũkie maĩ ma mbera na anyue. O ho, nĩmakoragwo magĩteithia rĩrĩa mũndũ ena thĩna wa nda kana rĩrĩa ena thĩna wa digestion na oho maĩ ma mbera nĩmakoragwo magĩteithia kana makĩhũthĩka kũbacĩrĩra ũrĩa cukari ũrathiĩ, ũrahũthĩka kana ũraruta wĩra mwĩrĩ-inĩ, na o ho maĩ ma mbera nĩmakoragwo magĩteithia ũgima mwega wa ngoro na mbandũ nĩ makoragwo magĩteithia rĩu kwa njĩra ya hamwe nĩmakoragwo magĩtethia gũkũria ũgima mwega wa mwĩrĩ rĩrĩa mũndũ aramanyua nĩ tondũ ona no matũmĩke kana mekĩguni kũrĩ ngothi ya mũndũ rĩrĩa aramanyua na kwoguo maĩ ma mbera nĩ mamwe kana nĩ njĩra ĩmwe ĩrĩa andũ marakorwo makĩhĩmbĩria cia kĩmerera.

Rĩrĩa ndona ũndũ ũyũ kĩndũ kĩambere ndĩreciria nĩ ndũngũrũ irĩ ta irio kũrĩ andũ a ndũrĩrĩ imwe tondũ kwĩ andũ makoragwo makĩrĩa mũthemba wa ndũngũrũ kana nĩ irio kwĩ andũ a ndũriri imwe na mũno kuma bũrũri-inĩ wa China. Oho ndũngũrũ ngũona cirĩ indo cia kĩguni mwena-inĩ wa ũrĩmi tondũ nĩikoragwo cigĩteithia na kũrĩa mĩmera ĩrĩa irora, kana irio iria citarĩ njega mũgũnda na rĩrĩa ciakorwo cĩkĩrĩo, ndũngũrũ icokaga cikahe cikaruta thumu kana rĩrĩa ciatwĩka kũrĩa mĩmera iyo ciamĩa mai macio makahũthĩka marĩ ta thumu na ũgakorwo ũrĩ kĩguni kũrĩ mũgũnda kana kũrĩ tĩri. Oho ngacoka ngona ndũngũrũ ĩrĩ kĩndũ kĩrahũthĩka kana mũthemba wa ndũngũrũ ũrahũthĩka mahinda-inĩ ta maya gũthondeka maguta kana skin care products. Ũgĩ ũyũ ũrĩa umanĩte na bũrũri wa China, andũ magakorwo makĩhĩmbĩria nĩgũo makorwo makigĩa na ngothi nyoroku na ĩrĩ na hinya.

Gwĩka ũndũ ũyũ ũrĩa nĩgũo wendĩa wa makara na njĩra ya ũĩngĩ ngwĩciria wa mbere, mũndũ agĩrĩrĩe gũkorwo akĩmenya ũrĩa makara macinagwo, aah na ũndũ ũcio wambagĩrĩrĩa na rĩngĩ kũamba gũtema mũtĩ na kũmenya nĩ mĩtĩ irĩkũ icinaga makara marĩa mega na marĩa mangĩhota gũkorwo makĩhũthĩka na njĩra njega kũrĩ agũri. Oho rĩrĩa mũndũ acoka amenye mĩtĩ ĩrĩa mĩega ya kũhũthĩka, akorwo akĩmenya gũcina makara na mũbango kana mĩtarara ũrĩa agĩrĩire gũkorwo akĩrũmĩrĩra, nĩguo makara makorwo makĩũmĩthĩo na njĩra njega, na oho ũkorwo ũkĩmenya thoko yaku ya makara ĩhana atĩa, kana nĩ kũrĩ agũri aĩngĩ kana nĩ kũrĩ na agũri anini, nĩgetha mũndũ akorwo akĩmenya mũĩgana wa makara marĩa agĩrĩire gũkorwo agĩcina. Na oho mũndũ akorwo akĩmenya atĩ, thũtha wa kũrenga mĩtĩ ya gũcina makara he bata mũndũ akorwo akĩhanda mĩtĩ ĩngĩ, nĩguo nayo ĩkũre ĩrũgamĩrĩre ĩrĩa mũndũ akorwo agĩtema, nĩguo gũkorwo agĩteithia marĩa matũrigicĩirie.

Ũndũ ũrĩa ũrathiĩ na mbere haha nĩ ũkũria wa itũngũrũ na na itũngũrũ ici nĩ ciĩkĩrĩirwo kĩratathĩ gĩkĩ ĩgũrũ na rũngũ kũrĩ na mĩberethĩ ya maĩ ĩrĩa ĩkoragwo ĩgĩcitĩrĩria maĩ na njĩra ya raithi, na ĩmwe kwa ĩmwe kwĩ o gĩtũngũrũ na ũndũ ũyũ nĩ ũrakorwo, kana wĩtĩrĩria wa maĩ na njĩra ĩyo nĩ ũkoragwo ũkĩgĩrĩria wanangĩkĩ wa maĩ, oho kũgĩrĩria gũitĩrĩria mĩmera ĩno ya itũngũrũ maĩ na njĩra njorũ ĩrĩa ĩngĩtũma cithũke. Oho rĩrĩa ĩtũngũrũ ĩrakũrio na njĩra ĩno ya kũhumbĩrwo ũũ nĩ ĩkoragwo ũgĩteithia kũgirĩrĩria tũtambi na ria gũkũra, na oho ĩgakorwo ĩgĩteithia kũ regulate ũrugarĩ, na oho gũkorwo ĩkĩhengera mĩmera ĩno ya itũngũrũ rĩera rĩrĩa ĩkoragwo ĩkĩbatara na nĩguo ĩkorwo ĩgĩkũra na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire, na nĩguo size ya gĩtũngũrũ ĩkorwo ĩgĩkũra na njĩra nene na ĩrĩa ĩna kũgũnĩ kũrĩ mũrĩmi rĩrĩa egũtwara thoko. Oho rĩrĩa hekĩrĩtwo iratathĩ rĩrĩ nĩrĩkoragwo rĩkĩgĩrĩrĩria ngĩnya haha kũũma, harĩa gĩtũngũrũ kĩhandĩtwo, nĩ tondũ hakoragwo haigĩtwo na wĩigũ ũrĩa wagĩrĩire wa gũkũrĩa gĩtũngũrũ.

Ingetũa kũrũta mũndũ ũrĩmi wa ndũma ingĩmwĩra akorwo aethete handũ harĩa harĩ na wĩigũ, kana akorwo ena mũgũnda ũrĩa wĩ kũndũ kũigũ nĩ amũ ndũma ĩkoragwo ĩgĩkũra kũndũ kũrĩa kwĩna maĩ mũno, na oho akorwo akĩ agiĩĩkĩra thũmũ mũgũnda ĩnĩ wake nĩgũo ndũma cikorwo cigĩkũra wega na ũnene ũrĩa wagĩrĩĩre. Na rĩrĩa atũa kũgetha mũndũ nĩ akoragwo akĩrora mumea wa ndũma ũrĩa mũnene na ũrĩa ũmĩrĩtĩe ndũma haũ ĩgũrũ nĩgũo ndagakorwo agĩthũkĩagĩa mĩmera ĩrĩa ĩngĩ agĩetha ũrĩa mũkũrũ kwogo mũndũ aroraga ĩrĩa ĩna ndũma yũmĩrĩte haũ ũgacoka ũgatheca na banga mĩena na mĩena ũgacoka ũgagũcĩa ĩkaima ũgacoka ũkarega, na ũkamĩbanga akoro nĩ kũendĩa mũndũ akũendaga kũendĩa kana nĩ kũrĩa mũcĩĩ.

Kĩndũ kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere haha aya nĩ arĩmi a warũ, na maĩmĩte kũgetha warũ na magacoka magacibanga kĩratiinĩ na gĩcirĩa, marenda rĩũ gũcitwara kana gũcibanga ũrĩa magĩhota gũciendĩa kana gũtwara kũrĩa magĩkorwo matanyĩte gũtwara thũtha wa kũgetha .

He bata mũno nyũmba cia mohoro gũkorwo cikĩheana kana gũtambia mohoro marĩa marakorwo magĩthiĩ na mbere mĩena ĩtiganĩte ya bũrũri na cekita-inĩ ngũrani cia thirikari, mĩena-inĩ ya gĩthomo, ũgima mwega wa mwĩrĩ, irio, ũhoro wa ũrĩhi wa magoti na maũndũ maingĩ nĩ tondũ ũndũ ũyũ nĩũkora ũkĩhengere aikari a bũrũri kana andũ ũmenyo wa maũndũ marĩa marakorwo magĩthiĩ na mbere thĩiniĩ wa bũrũri na akorwo kwĩna ũndũ marakorwo marabatarĩkana gũkorwo magĩcangĩra makaheo kana makamenya nĩ rĩ kana nĩatĩa mangĩhota gũcangĩra , akorwo kwĩna maũndũ magĩrĩirwo magĩka akorwo kwĩna mũrimũ umĩrĩte na andũ nĩmagĩrĩirwo gũkorwo makĩnyita itemi kũrigĩrĩria ũtambio wa mũrimũ ta ũcio magakorwo makĩmenya nĩ atĩa magĩrĩirwo gwĩka na oho andũ magakwo makĩmenya mĩeke ya maũndũ maingĩ ta mawĩra, gĩthomo na maũndũ maingĩ ma ũkũria marĩa mangĩkorwo marĩ kuo, na oho andũ magakorwo makĩmenya ũrĩa atongoria ao mareka na maũndũ marĩa maramabangĩra.

Ya mbere nĩ Nairobi National park ĩrĩa ĩrĩ mũciĩ wa Nairobi na noyo yũĩkaine ĩĩ mũciĩ wa nyamũ ĩrĩa ĩgatagĩ ka mũciĩ mũnene wa Kenya, nĩ kũrĩ Maasai Mara National Reserve ĩrĩa yũĩkaine nĩ ũndũ wa ithamĩrio rĩa wildbeast rũĩinĩ rwa Mara, nĩ kũrĩ Amboseli National Park ĩrĩa yũĩkaine nĩ ũndũ ĩhenaga monereria mega ma kĩrĩma gĩa Kilimanjaro, nĩ kũrĩ njogu nene mũno kũu. Nĩ kũrĩ Tsavo National park ĩrĩa ĩĩ mĩene ĩrĩa ĩĩ mwena wa ithũĩro na mwena wa irathĩro, nĩ kũrĩ Mt Kenya National Park ĩrĩa ĩĩ kuhanĩrĩirie kana ĩrĩa nyamũ ciayo ikoragwo ikiuma mũno mũtitũ-inĩ wa Mt Kenya, nĩ kũrĩ Hells Gate National park ĩrĩa yũĩkaine na kũruta maĩ mahiũ kumana na rungu, nĩ kũrĩ Lake Turkana national park na nĩ kũrĩ Arab Kosovo national park ĩrĩa ĩrĩ mwena wa Malindi, na nĩ kũrĩ Meru national park ĩrĩa ĩrĩ mwena wa Meru na mĩciĩ ĩno yothe ya nyamũ yoĩkaine kana ĩrĩ igweta kũringana na nyamũ ĩrĩa ĩkoragwo kũndũ kũu.

Kĩndũ gĩkĩ rĩrĩra kĩrahandwo na nĩkĩo gĩtũngũrũ nĩgũo gĩkorwo gĩgĩkũra na njĩra ĩrĩa yagĩrĩrĩa na nĩ gĩbataraga gũkorwo gĩkĩhandwo kana gũkũ nĩkũo, haha thĩ na rĩngĩ mahũti kana kĩratathi kĩrĩa kĩhũthĩka thĩinĩ wa ũrĩmi na kĩratathĩ kĩũ nĩgĩkorwagwo gĩgĩteithĩa kũiga tĩri ũrĩ mũgũmũ, na ũkagĩrĩrĩa mĩmera ĩrĩa ĩtaagĩrĩire kana rĩa gũkorwo ĩgĩkũra na oho kũgĩrĩrĩa tũtambĩ gũkorwo tũkĩrĩa gĩtũngũrũ gĩkĩ gĩgĩkũra, na oho ĩgĩgateithĩa gĩtũngũrũ gĩkĩ gũkũra na mũnenehere ũrĩa wagĩrĩire na gũkĩmenyerera nĩ kũ, mũndũ nĩagĩrĩire kũhakĩkĩca nĩarahũhĩra na dawa ĩrĩa ciagĩrĩire kũrĩgĩrĩrĩa tũtambĩ na oho nakũruta rĩa na kũhengere maĩ marĩa maĩganĩte nĩgũo gĩkorwo gĩgĩkũra.

Uyũ nĩ mũgũka ũrĩa ũkoragwo ũkĩũmana na mũtĩ wa miraa ũkoragwo ũgĩkũra mũno kaũntĩ ya Meru na ũrĩa ĩthondekagwo kana gũbangwo nĩ thũtha wa kũgethwo na mĩtĩ ya mĩraa yakĩnyanĩrĩa kũgethwo mũgũka, agũrĩ kana arĩa moe ũhoro wa miraa nĩmathĩaga kũcagũra nagũtua icigo ĩrĩa cirabatarĩka gũkorwo igĩbangwo ci ta mũgũka na thũtha wa gũtũa, magatwara thoko inĩ na gũcibanga ĩcigo cĩgana ũrĩa kana ciiganaine na mbeĩ ĩrĩa ĩbataranĩke na ĩgakorwo ĩkĩendĩo kũndũ gũranĩ gũranĩ mũno mũno kaũntĩ inĩ ya Merũ.

Ũndũ ũrĩa ũrathĩe na mbere haha nĩ ũgethĩ wa mũcere na ũrĩa ũkoragwo ũkĩhanĩka mũno mwena wa Mwea kũrĩa nĩkũo mũcere ũkoragwo ũgĩkũrĩo aah kwa wĩingĩ, na nĩkuo kĩhumo kĩnene kĩa mũcere ũrĩa ũkoragwo ũkĩrĩo mũno mũno bũrũri-inĩ wĩtũ wa Kenya na noguo ũcokaga ũgabangwo o na nĩwendagio nja wa bũrũri.

Harĩ hĩndĩ ndanarũara homa na homa ĩyo nĩ yakoretwo ĩdĩndĩkĩte mũno na ndagũrĩte ndawa ndukainĩ ya kũendĩo dawa no citiakoretwo cikĩndeithĩa kwogwo gĩtũa gũthondeka ndawa yakwa mũciĩ, na ndahũthĩrĩre ndĩmũ na ginger na garlic gĩcitherũkĩa nĩ ciathondekĩre maĩ marũrũ, marĩa ndacokĩrere ngĩongerera ũkĩ manĩnĩ nĩgũo hote kũnyũa, na thũtha wa kũnyũa maĩ maũ homa yakwe nĩ ya korĩrwo ĩkĩgũa gũa na thutha wa kahĩnda kanĩnĩ ĩgĩkorwo ĩgĩthĩra.